Nkaitubulu kutitik kuna, naa tenebulu, neyai olchamba sapuk, yiolo ake peyai olchamba sapuk, nepoi aun, nebulu ninche, neeku ninche endaa.

Kadolita ajo etii oltasat wentasat nanapita irnyanya itadokino e embeshen naingwaa olchamba lenye .

Kajoki pee inyianku embeku, ore ena peku nelotu apik olchamba. Ore ake peepik olchamba neun neeku inkaitubulu niteru airemoki, ore ake peeku iremeko newala aaku endaa.

Yiolo temurua natii, keyieri, nitaai impuka. Arashu, emiri, petumokini anoto mpisai. Yiolo kuna pisai, niasie ibiasharani, napaasha. Pitum.

Idim aisilenu impisai niwoshie esimu, arashu iomonu fuliza, yiolo piomonu ena fuliza neeku mpisai kumok, nilaikino atalaa. Ninang'aa olaini amu italaikine.

Iyolo ena na enyirt enkiteng na iyolo enyirt enkiteng kitelelek oshi enkiteng metanyala nkujit pedoku atua enkosheke neaky mitoki oshi enkiteng anyamalu egira anyaalisho